Okange mainyalo kawo mondo irit le kaka apuoyo mopidhi e alwora. En ni mokwongo nyakine ni imiyogi chiemo moromogi kendo maber. Marariyo nyakine ni igeronegi ot maginyalo yweye kata ginyalo ninde. Maradek, nyakine ni imako kode osiep, imako osiep gi le ma okoluori koro koneni tokoringi, mondo odhi opondi.

Gimomiyo tijni nikod nengo e alwora, en ni mokwongo iyudeni nigikmiuso eiye kanyo gin gigoeko ma ji tiyogodo e ngimagi ma pile ka pile. Koyodo ka gikonyo jomantiere alwora mondomi giyud gigo magidwaro tiyogo. Marariyo, inuang'o ka ng'amauso kanyoendo, tijnoendo nikod nengo kuome. Nikech miyo koro okodhithagre komanyo tije moko oko. Kaok kamano to bende, okodhibet ni onge gimotimo. Alafu to maradek.

Kaka piny owacho nyalo neno ni gigoeko mokete mbui gin gik maber ma ji duto nyalo tiyogodo. En ni mokwongo nyaka gine ni gikgi go magikete mbui, gin gigo modhire kod dwach jopiny duto tee. Marariyo, nyaka gine ni gigoeko magiketo e mbui gin gigoeko ma ok odewo kabila moro towe machielo. Maradek, nyaka gine ni gigeko magikete mbui gin gigoeko madier kendo ok gin mamiriambo manyalo miyo oganda chunygi kata igi wang' kod sirikal.

Gimobiro e pacha kaneno gini en ni mokwongo, aneno ka mbui kata teknolojia dhi bedo gi tich kae. Marariyo, aneno ka sirkal nitiere okenge mokawo mar neno ni gigo moko otimo koluwo tond mbui. Maradek, ineno kaka gik moko kaka Inua Jamii eko aneno ka koro dhi bedo ni koro thoth ji dhi yudogi e simu e ong'we yamo manyiso ni e simbegi mag ong'we yamo. Matiende ni tich dhi bedo mayot alafu to ok gidhi thagore gi wuotho mang'eny.